Na gũtheca ciana citũ njanjo ya BCG nĩguo kũrigĩrĩria TB. Oho na kũrĩa wega, tondũ warĩa irio njega mwĩrĩ nĩ ũkoragwo na hinya, na ũkahota kũhũrana na TB. Wĩtheme gũtukana na andũ arĩa mena TB nĩ getha matigakũgwatie. Na okorwo wĩ na thĩna wa TB, tigĩrĩra nĩ wanyua ndawa ciaku ciothe ũrĩa kwagĩrĩire, nĩ getha ũhone. Na thimĩra TB yaku na ihenya ta ũrĩa kwahoteka, nĩ getha ũmenyeke wĩna TB na ihenya, na nĩ ũkũhota gũteithĩrĩrio na ihenya. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ũikare handũ hena rĩera rĩega kwona TB ĩtambaga na kũgerera rĩera.

Mũini wa nyĩmbo nĩaheanaga mataro na agathomithia kũgerera nyĩmbo he mũini atungaga nyĩmbo rwĩna ndũmĩrĩri ya mataro na akahota gũkinyĩra mũingĩ na ũrĩa arenda kũmera na mũingĩ ũkagunĩka nĩ mataro. Oho mũini nĩateithagĩrĩria mũndũ gũcanjamũka ũngĩthikĩrĩria rwĩmbo ũkĩruta wĩra nĩũhotaga kũruta wĩra waku na ihenya mũno na ũkorwo wĩna stress nĩcitũmaga kana rwĩmbo nũrũtũmaga stress ithire. Oho rĩrĩa aini makorwo nĩmekũina handũ nĩmanyitithanagia andũ aingĩ na magagĩcemania megĩkundi nĩgetha mathikĩrĩrie nyĩmbo na kũina nĩgũtũmaga mũndũ akorwo na ũgĩ wa mũtũrĩre.

Iteithagĩrĩria mũndũ ũrĩa amenyerete kũnyua njohi neno kana ndawa cia kũrebia gũtiga, na kũmũthomithia ũru wacio, na kũmũtwara rehab nĩgetha ahote gũtigana nacio, oho nĩteithagia kũhũrana na ũnyui wa njohi, na kũhinga kambũni iria irendia ndawa cia kũrebia.

Kũrengwo kwa mũirĩtu, nĩkũtũmaga mũirĩtu aigwe ruo mũno kuona mararenga thiri ciake cia mwĩrĩ na akaigua ruo mũno na akaita thakame, na, aita thakame mũno nogũcũngĩrĩrie nginya gĩkuũ kĩa mũirĩtu ũcio, oho no, mũndũ nĩagaga kũhona naihenya, nĩũndũ nĩna nĩ thiri-inĩ ciaku, na waga kũhona mũ naihenya nogũcangĩrĩrie nginya wũimbo, na hakorwo na kĩronda gĩtarahona, na oro ho mũirĩtu nĩaiguaga ruo mũno rĩrĩa arathi kahinda kanini, na oro ho mũirĩtu, nĩaiguaga e ethũrĩte thutha wa gĩko kĩu gĩa kũrengwo thiri ciake.

Ĩĩ, nĩ kurĩ njanjo ĩtagwo Rotavirus Vaccine, ĩrĩa ĩheagwo mwana nĩ getha ĩrigĩrĩrie kũharwo mũno, na ũngĩciona thĩ-inĩ wa thibitarĩ ya mũingĩ kana ya mũndũ kĩũmbe.

Nĩgũteithagia, mũndũ akorwo na gĩthomo, na akorwo na ũmenyo wa ũrĩa angĩgĩa, kana ũrĩa angĩthema kũgĩa mwana rĩrĩa ateharĩirie, na, na, ũhoro wagĩ gũthomithia, ũhoro wa kwĩbanga ũciari, no ũthomithio ũhoro wa kũhũthĩra mĩbira, na rĩrĩa wahũthĩra mũbira nĩũtũmaga nginya ũgateithia kwaga, kwaga kũ kũkorwo na kwaga kũtambia mũrimũ wa mũkingo, na oro ho nĩwĩthemaga, wĩthemaga kũgĩa ciana nyingĩ iria ũtekũhota kũrera, na ũko ũkebanga ũkagĩa mwana kana ciana iria ũkũmahota, oho nĩũteithagia gũtigithũkania ciana na mĩaka o ũrĩa ũkwenda, noũtigithũkanie na mĩeri mĩaka ĩtandatũ kana mĩaka ĩtano.

Okorwo wĩ na ihenya rĩa gũthiĩ harĩa ũrenda, noũhũthĩre njĩra ĩyo ya express way, kũrĩa ũthiaga ũkarũgama, ũkarĩha kuma ciringi igana rĩmwe rĩa mĩrongo mũgwanja, nginya magana matano, gũkũringana na kũrĩa ũrathiĩ, na ũcagũre ũrĩa ũkwenda kũrĩha, kana kandi, kana kũgerera Mpesa-inĩ yaku.

Na kũmenya rĩrĩa mbura yuraga, na akorwo nĩ mbura nene ũmenye yambagia kuma March, kana May , na akorwo nĩ mbura nini ũmenye yambagia kuma October, kana November.

Ndĩ hakuhĩ na huduma centre ya thĩka, na nĩheanaga ũtungata mwega kũrĩ andũ, to rĩrĩa mũndũ arenda gĩbandĩ gĩake ka kuoya gĩbandĩ kana ũtete gĩbandĩ, nĩmagũteithagírĩria kũihũria fomu, nĩgetha ũkorwo wa kũgĩa na gĩbandĩ kĩngĩ.

Kũhũthĩra mbica cia ũthiũ, nĩiteithagia mũndũ amenyeke naihenya, thutha wa kuona mũndũ ũcio nũ, rĩu wahũthĩra mũtambo ũkamenya ũthiũ ũcio nĩwa nĩũrĩkũ, oho kũhũthĩra kĩrore, o mũndũ o mũndũ kĩrore gĩake gĩkoragwo ngũrani, koguo rĩrĩa wahũthĩra kĩrore gĩaku nĩkĩhotekaga kũmenyeka naihenya.

Ahũri aingĩ a mbiacara nĩ mendete kũrĩhwo mũno mbeca kaci, tondũ nĩ njĩra ĩrĩa ĩmwe ya na ihenya mũno. Na ũngĩkora hena change ĩrendeka nĩahotaga gũcokeria customer oro na ihenya. Oro ho kwĩna andũ, ahũri a mbiacara mendete kũrĩhwo na thimũ, tondũ ona yo no njĩra ya naihenya na ndũmĩrĩri nĩ ĩgũkinya thimũ-inĩ yao na mone message thimũ-inĩ yao kana mbeca ciao nĩ ciahota kũmakinyĩra.

Tigĩrĩra nĩũwĩ gũtwarithia ngari wega, nĩgetha ũhote gũtwara mũrwaru thibitarĩ naihenya ũrĩa kwahotekana, na ũtigĩrĩre atĩ, thĩiniĩ wa ngari ĩyo, kwĩ na nathi ũrĩa aratangĩkĩra mũrwaru mbere-inĩ ya mũkinyĩte thibitarĩ.

Ũyũ nĩ mũbango wa thirikari, ũrĩa ũteithagĩrĩria andũ arĩa me kũraihu na huduma, kuona kũgĩa na ũ ũmenyo, na kũgĩa na service ĩrĩa mangĩenda, okorwo nĩ gĩbandĩ ũtete mahote kũme kũ kũteithĩrĩria ũrĩa ũkuoya o ũrĩo mũciĩ gwaku.

Okorwo kandi yaku ya thimũ nĩrĩkĩtie kũiywo, tigĩrĩra nĩwathiĩ harĩa wagũrĩte na ũmamenyithie nĩ nĩiyĩtwo, na, ũkue gĩbandĩ gĩaku, nĩgetha mahote gũkũhe kandi ĩngĩ njerũ.

Nĩ rwega tondũ andũ aingĩ nĩ mathomithĩtio kĩrĩa mangĩhanda, na kĩrĩa kĩngĩhota gwĩtiria hĩndĩ ya heho kana rĩũa rĩnene nĩ getha gĩtikome. Oho andũ aingĩ nĩ mahotaga kũgĩra bataraitha ĩrĩa ya mbei ya thĩ, na nĩgetha magekĩra mĩmera yao. Koguo magetha magakorwo me maingĩ makĩria.

No ũthomithie mũingĩ ũhoro wa kwaga gũtema mĩtĩ, na ũhote kũmathomithia rĩrĩa matema mũtĩ mahande ĩngĩ, na ũhote oho ũkorwo wa kũmathomithia ũguni wa mĩtĩ, na ũmere ũrĩa mĩtĩ ĩthondekaga rĩera. Na ũmonithie matema mĩtĩ rĩera no rĩthũke kana no gũkorwo na rĩũa inene. No mangĩhanda mĩtĩ mĩingĩ rĩũa nĩ rĩthiraga na gũgakorwo gwa kuura. Oho no ũgitĩre na kwandĩka mũndũ ahote kũrigĩrĩria mĩtĩ gũtemwo na ũthomithie andũ ũhoro wa kũ recycle, nĩgetha gũkanyihanyihia ũtemi wa mĩtĩ.

Na gũthomithia andũ bata wa gũ recycle kĩndũ ta gĩkĩ, ta cu kĩndũ ta cuba, ũmathomithie handũ ha gũte cuba o harĩa makora, nomoe na maikie handũ harĩa habatií, nĩgetha kĩhote o gũtũmĩka rĩngĩ, oho no, mahũthĩre, mahũthĩre gũthi na magũrũ kana mĩithikiri, nĩ nĩgetha mamenyerere rĩera, tondũ rĩrĩa mũndũ ahũthĩra ngari, ngari nĩrutaga ndogo ĩrĩa yumanaga na betũrũ, nekahota ne, negathũkia rĩera.

Mahinda ma kũgetha irio rĩera nĩ rĩcenjagia na gũkaura nĩ getha andũ mahote kũhanda. Na hĩndĩ ya kũgetha, rĩera nĩ rĩcenjagia gũkara rĩũa, nĩ getha andũ mahote kũgetha irio ciao na kũmithia wega.

Rĩrĩa ũrugarĩ wahaica mĩmera mĩingĩ nĩ yagaga gwĩtiria ũrugarĩ ucio, kogwo ĩkoma. Na ĩrĩa ĩtanoma, nĩ ũndũ wa kwaga maaĩ ndĩciaraga kĩndũ kĩnene. Kogwo magetha magakorwo me manini.

Arĩmi aingĩ nĩmenjaga ndamu, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa gũtenaura, mahote gũitĩrĩria mĩmera yao na nĩgetha ndĩgakorwo ya ku kũma, oho arĩmi aingĩ, nĩmekaga dripping nĩgetha mũmera hingo ciothe ũgakorwo na ũgunyu wa maĩ na koguo ũgateithĩriria makorwo na magetha maingĩ.

Rĩmwe nĩkuraga mbura nene, ĩrĩa ĩcũngagĩrĩra mahiũ ma mũrĩmi gũkuo, kana irio ciake iria ahandĩte igakuo nĩ maĩ, na oroho, rĩmwe nĩ kwagaga kura, na gũgacũngĩrĩria kwaga nyeki ya nyamũ kũrĩa na mĩmera ya mũrĩmi ĩgatwĩka ya kũma yothe.

Kĩguũ nĩ kĩrehagwo nĩ ũtemi wa mĩtĩ. Kogwo he bata mũrĩmi ahande mĩtĩ na nĩ getha wa kũrigĩrĩria kĩguũ gĩtigakue tĩri wake. Oho angĩkorwo mũrĩmi mũgũnda wake nĩ mũinamu, he bata amenye ũrĩa ekũhanda nyeki ni getha arigĩrĩrie tĩri wake gũkuo nĩ kĩguũ.

Na kũhuhĩra mĩmera yaku nĩ getha ũũrage tũtambi. Tũtambi rĩrĩa twarĩa mĩmera yaku nĩ inyihagia magetha, na ũgakorwo wa kwaga kũgetha. Oho, mũrĩmi no ahũthĩre mĩcongo kũmakia tũtambi, kana no ũhũthĩre scarecrow nĩ getha ĩingate nyoni. Oro ho, no ũtigĩrĩre nĩ wahanda tene nĩ getha tũtambi tũtigakorwo twanyita mĩmera yaku.

Mbura kwaga kura ihinda-inĩ rĩrĩra rĩagĩrĩire, nagũgacungĩrĩria mũrĩmi kwaga kũhanda, oho rĩrĩa kwaura, mbura nĩrakorwo ĩkiura nyingĩ mũno, ĩgakua mĩmera ya mũrĩmi, na mũrĩmi agathi hathara.

Na gũthomithia andũ ũrĩa mangĩhanda indo rĩrĩa kwagĩrĩire rĩrĩa mbura yaura mahande arĩ rĩo, na kũmathomithia ũrĩa mangĩtega maaĩ nĩ getha ona kũngĩara rĩũa mahote kũhũthĩra maaĩ marĩa mategete gũitĩrĩria mĩmera yao, na ũmathomithie ũrĩa mangĩkĩra bataraitha ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩ getha ona kũngĩara makorwo already nĩmekĩrĩte bataraitha yao thĩ-inĩ wa mĩmera yao.

Mogarũrũku ma mbura nimatūmire arīmi macererwo nī kūhanda tondū nīyacereirwo nī kuura. Oho mbura nīyagire kūoguo mīmera mīingi nīyomire na īrīa yetirithirie īkīaga gūciara mbembe njega. Kwogua magetha magīkorwo me manini mūno.

Arĩmi nĩ mabatiĩ kwenja ndemu nĩ getha ona kũngĩara rĩũa mahote gũitĩrĩria mĩmera yao. Oho arĩmi mahĩmbĩirie mũbango wa dripping nĩ getha hingo ciothe mũmera ũgakorwo na ũgunyu wa maaĩ, na tondũ dripping yendaga maaĩ manini tu, mũrĩmi o wothe no ahote kũmĩoya. Oho arĩmi arĩa me hakũhĩ na rũũĩ, no maitĩrĩrie maaĩ kũgereramacini ya kũhũra maaĩ.

Nĩ gũteithagia nyeki kũmera rĩngĩ oro na ihenya, o hamwe nĩ gũteithagia tũtambi gũkua. Tondũ rĩrĩa wacenjania mahiũ maku, cycle ĩrĩa yuma ha tũtambi harĩa ũkĩmĩrĩithagĩria no gũkua ĩkuaga. Oho, mahiu maku rĩrĩa mathiĩ kahinda kũu nĩ mathondekaga thumu ũrĩa ũteithagia mĩmera na riia kũmera rĩngĩ. Oro ho, nĩ njĩra ĩmwe njega tondũ nĩ ĩkũnyihagĩria mbeca na ũkamenya ũrĩa kĩwango kĩrĩa mahiũ maku mekũrĩa, na nĩ potion ĩrĩkũ mekũrĩa o muthenya.

Ĩĩ nĩ ndĩrĩ ndathiĩ. Na nĩ ndarũgamire kwa ihinda rĩa ithaa rĩmwe. Na angĩkorwo no mahote kwongerera aruti aa wĩra thĩ-inĩ wa Huduma, no kwagĩrĩre mũno, nĩ ũndũ nĩ gũkũnyihanyihia raini. Kana maake Huduma nyingĩ nĩ getha andũ makahota gũthiĩ harĩa ĩmakuhĩrĩirie.

Ebola nĩ mũrimũ wa kuura thakame kurĩ ciĩga-inĩ ciaku cia mwĩrĩ, ta maitho, kanua, matũ, maniũrũ, na no gũcũngĩrĩrie nginya gĩkuũ kĩa mũndũ. Na nĩguo gwĩthema na Ebola no nginya ũikare handũ haraihu na mũndũ ũrĩa mũrwaru mũrimũ ũcio.

ĩ ndĩ ndaria nake, ndamũragia ũrĩa ingĩhota gũ trace thimũ yakwa ĩiyĩtwo, kana hihi noahote kũhingĩra yo, ndĩkahũthĩke nĩ arĩa maiya, na nĩa ndeithĩrĩirie, na ngĩhota kũmĩona rĩngĩ.

Nĩgũteithagĩríria nyeki ĩmere naihenya, rĩrĩa yathiũrũrũka, tondũ harĩa warĩma harĩa warĩithĩria ũmũthĩ, tiho úkarĩithĩria rũciũ, koguo harĩa wa ũkũrĩithĩrie ũmũthĩ nĩhegũkorwo na kahinda ga kũmera nyeki rĩngĩ, oho nĩhateithagia kũ, kũraga ta kĩndũ ta ngũha, iria ikoragwo na cycle yacio, iria ciagaga kuona nyamũ ingĩnyua thakame, i nogũku i ikuaga oho mahiũ mathi kahinda, nĩta nĩiteithagĩrĩria nyeki ĩyo gũkowo na thumu, koguo ikauma ĩ thaka, na ĩna hinya, negateithia, ĩgakorwo yagũteithia nyamũ yarĩa.

Nĩ ĩteithagĩrĩria mũmera kũhuhia rĩera rĩega kũgerera tũrima twĩtagwo stomata. Na oro ho, nĩ ĩteithagĩrĩria mũmera gũkũra wega, na kũgĩa na magetha maingĩ. Na oho, rĩera rĩa CO2 ni rĩcũngagĩrĩria gũteithia mũmera kũgucia maaĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Kogwo mũmera rĩrĩa wagucia maaĩ, ĩgakorwo ya kũhũna, na ĩgakorwo na maciaro maingĩ. Oho, nĩ ĩteithagĩrĩria mũmera kũgucia nutrients thĩ-inĩ wa tĩĩri.

Nĩ njĩra ĩmwe ya naihenya ya kũrĩha kĩndũ, kuona customer no ahote gũtũmĩra atarĩ na ũteithĩrĩrio o wothe. Oho, hatirĩ bata wa gũtinda ũkuĩte mbeca. Ũguo nĩ ũkũhota kũgitĩra mbeca ciaku itikaiywo. Oho, QR kondi nĩ ĩhotaga gũtungatĩra andũ aingĩ makĩrĩa kwona process ya yo nĩ nguhĩ mũno. Na QR kondi kuona gũtirengaga, nĩ njega kuona gũtirengaga mbeca cia transaction fee.

Arĩmi aingĩ mĩmera yao nĩyomire, kana ĩrĩa yakũrire ĩkĩaga kũruta wĩ mĩ maciaro mega nĩũndũ wa kwaga mbura, oho, arĩmi a indo cia mahiũ, nĩma, ma, mahiũ mao nĩmakuire, na imwe ikĩaga gũkũra wega nĩũndũ wa kwaga nyeki i ĩngĩrĩo, kũrĩa gwacũngĩrĩirie kwaga iria, na, mũrĩmi akaga mbeca thĩ-inĩ wa mũhuko-inĩ wake wakũmũ, kũmũteithĩrĩria mũtũrĩre-inĩ wake.

Rĩrĩa rĩera rĩa heho rĩaingĩra, nĩrĩcinaga mĩmera nĩũndũ wa mbaa, icunhĩ imwe na imwe cia, cia, kenya, na ciacina mũmera ũgatwĩka wa gũthũka na ũkaga maciaro, oho mbura nene, nĩthũkagia mũmera, na, na nĩũndũ wa maĩ gũthi na mũmera, kana maĩ ka ma mĩmera ĩkagucia maĩ maingĩ koguo ĩgatwĩka ya gũbutha, oho rĩrĩa riũa rĩnene rĩara, nĩrĩthũkgia mbembe, ĩkoma, na kana ĩkagĩa maciaro manini níũndũ wa kwaga kũhũna.

Arĩmi nĩmaremagwo nĩkũmenya rĩrĩa mekũhanda mĩmera yao, na rĩu macererwo nĩkũhanda mĩmera nĩgũ, kĩmera kĩu gĩtikoragwo gĩ kĩega, tondũ mĩmera nĩkũ nĩkũcererwo kana ndĩgũkinyanĩria ũrĩa mbura ĩkura, oho, rĩmwe mbura nĩyuraga makĩria, ĩkahota gũthũ negacũngĩrĩria gũthũkia kwa gũthũka kwa mũmera, kũrĩa mĩmera ĩnyuaga maĩ maingĩ, negatwĩka ya kũbutha.

Rĩrĩa kwĩna riũa rĩingĩ, tũtambi nĩtũkoragwo tũingĩ nĩũndũ nĩtũracaria harĩa tũkũrĩra na kũgucia maĩ, koguo mĩ nĩmathiaga gũthũkia mĩmera ya arĩmi, oho, rĩrĩa mũrĩmi akũmenya rĩrĩa gũkura, ahande indo ciake nai ahande indo ciake tene, tũtambi nĩtũthũkagia mũno, tondũ andũ aingĩ matirĩ marahanda, koguo nĩtũkũrora kũrĩa tũgũthiĩ kũrĩa, naigathũkia indo ciake, oho, mũrĩmi rĩrĩa ahanda tene, nduru noithiĩ ciumbũrie mbembe ciake kana mĩmera yake naĩkorwo yagũthũka yothe.

Mũrĩmi nĩaremagwo rĩrĩa akũ, nĩarigagwo rĩrĩa akũhanda indo ciake, tondũ rĩmwe mbura noacererwo, kana yure makĩria rĩrĩa mũrĩmi ata harĩrĩirie mũgũnda wake, oho, mbura rímwe noyure nyingĩ, kũrĩa ĩngĩthũkia mĩmera ya mũrĩmi, kana mbura ĩnyihe kũrĩa kũngĩcungĩrĩria mĩmera ya mũrĩmi kũma.

Rĩrĩa kwara riũa rĩnene, kana kwaga riũa, kana kwaga mbura, nĩhotaga kũgũrĩra ng'ombe ciakwa hay kana mahiũ ciakwa hay, nĩgetha itikahũte, oroho, ngahote kũcihe, kwenja ndamu, nĩgetha ĩhote kũhe mahiũ makwa maĩ, oho rĩrĩa mbura nene yaura, na kũgĩe nyeki nyingĩ, nĩhotaga kũmĩgetha, na ngamĩiga, nĩũndũ wa kũmenyerera rĩrĩa gũkara, nĩgetha hote kũmĩhe rĩrĩa gũkara, oro ho, nĩhotihtagia kũmenyerera mahiũ makwa, nĩgetha gũtikagĩe mĩaraho, koguo rĩrĩa kwagĩa maĩaraho no hote gũcithamĩria handũ nĩ itigatuĩke wa gũkuo nĩ maĩ.

Nĩguo kũgirĩrĩria kwaraha kwa maĩ, mũrĩmi abatiĩ kũhanda mĩtĩ, nĩgetha, tĩri wake ndũkakorwo wa gũkuo nĩ maĩ rĩrĩa kwaura, oroho, mũrĩmi nĩabatiĩ, kũhanda nyeki rũterere-inĩ, nĩgetha rũĩ rũngiuna, rũhote kũgitĩra tĩri wake rũtigathiĩ na maĩ.

Nĩnemagwo nĩkũmenya rĩrĩa rĩega rĩa kũhanda indo ciakwa, kana ngacererwo, kana rĩmwe rĩrĩa ndacererwo mbura ĩkaura mbere ya handĩte, na rĩmwe ngahanda mbura ĩgacererwo nĩ kura, koguo nduru ĩkaumbũria irio ciakwa kana mbembe ciakwa, oho, nĩnemagwo nĩkũmenya kana mbura nĩgũkorwo yakura ĩ nene, koguo ngaremwo nĩ gũcagũra wega kĩrĩa ngũhanda thĩ-inĩ wa mũgũnda-inĩ wakwa, na oroho, rĩmwe riũa nĩrĩaraga rĩnene, ũguo rĩgatũma mbembe ciakwa kana mĩmera yakwa yũme yothe.

Nĩ kwaga kwa mbura njiganĩru, thĩ-inĩ wa mũmera wakwa, koguo ũgacũngĩrĩria ũkunderu wa magetha thĩ-inĩ wa magetha ma mĩmera yakwa, oroho, mbura rĩmwe nĩyuraga nyingĩ, kũrĩa ĩtũmaga mĩmera yakwa ĩbuthe nĩũndũ wa kũgucia maĩ maingĩ, na rĩngĩ na rĩngĩ, maĩ nĩmagu nĩmaingĩhaga, magakua tĩri wakwa o hamwe na mĩmera, oho rĩmwe mbura nĩyagaga kura na gũkaga, gũkagĩa riũa inene mũno kũrĩa kũtũmaga mĩmera yakwa yothe yũme.

Mbura ya kĩmera gĩkĩ nĩ yacereirwo nĩ kuura. Kogwo ndatigĩrĩire nĩ ndahanda mĩmera yakwa rĩrĩa kwagĩrĩire, na ngĩcigwatithia na maaĩ ma rũũĩ, kogwo rĩrĩa mbura yaurire nĩ yakorereirie mĩmera yakwa already nĩ mĩmeru, na ĩkĩhota kũnyua maaĩ wega, na ngĩgĩa na magetha mega makĩria.

Nĩ gũcenjia kwa rĩera, mũrĩmi rĩmwe nĩ aremwagwo nĩ kũmenya rĩrĩa hasa mbura ĩkuura, kana nĩ ĩkuura nene kana nini. Kogwo rĩrĩa mũrĩmi ahanda mũmera wake, ni etagĩrĩra mbura kwa ihinda inene nĩ getha yuure. Na ũngĩhanda mũmera waku mbere ya mbura yurĩte, no yũme, na kana ĩthũkio nĩ tũtambi tũrĩa tũkoragwo tĩĩri-inĩ, kogwo gũkagacĩrĩria hathara thĩ-inĩ wa mũmera kana mũrĩmi.

Ndarĩkia kũhanda nĩ na mĩmera yakwa ĩmere, nĩndĩcikunĩkagĩra na mahuti, nĩgetha ma maĩ makakorwo ma kũikara thĩ-inĩ wa mũmera mũmera-inĩ ũcio, na riũa rĩtikagucie maĩ, koguo mũmera wakwa nĩũgũ nĩũgũikara na ũgunyu, oroho, nĩhũthĩraga, method ya kũthiũrũrũkana kwa mũmera, okorwo kĩmera gĩkĩ ngũhandĩte mbembe hau, kĩmera kĩu kĩngĩ ngahanda mboco, nĩguo kũemnyerera tĩri wakwa, na kũraga tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo thĩ-inĩ wa haha kĩcunjĩ kĩu kĩa mũgũnda.

Rĩrĩa wahanda mĩmera ya ĩrahumbĩra tĩri, na gũcoke kure mbura nene makĩria, mbura ĩyo na, maĩ ma mbura nomaremwo nĩ gũkua tĩri waku, kuona nĩmarahũthĩrĩte tĩri, koguo gũkagitĩra tĩri waku gũthiĩ na maĩ.

Tigĩrĩra nĩ wahanda mĩtĩ thĩ-inĩ wa mũgũnda-inĩ waku, nĩ getha ona rĩrĩa kũngiura mbura nene, tĩri waku ndũngĩthiĩ na maaĩ na ihenya. Oho, tigĩrĩra nĩ wahanda mĩmera yaku ũrĩa kwagĩrĩire na raini ũrĩa ciagĩrĩire nĩ kũgitĩra tĩri waku ndũgathiĩ na maaĩ.

Arĩmi aingĩ matikoragwo hakũhĩ na rũũĩ, kogwo mĩmera yao ona kwaga kuura nĩ maremagwo nĩ kũona maaĩ ma gũitĩrĩria nĩ getha ĩkũre. Oro ho, kwenja ndamu no gũkorwo kwĩna goro mũno. Kogwo arĩmi aingĩ makaga ũhoti wa kwenjithia nĩ getha makorwo ma kũona maaĩ ma gũitĩrĩria mĩmera yao. Na rĩrĩa mbura nene yaura, arĩmi aingĩ nĩ magaga handũ ha kũiga maaĩ nĩ getha mahũthĩre hĩndĩ ĩrĩa kũngĩara rĩũa rĩnene.

Nĩ nyenjete ndemu ĩrĩa ĩkoragwo thĩ-inĩ wa mũgũnda-inĩ wakwa kũrĩa mbura yaura nene, maaĩ macio maingĩraga hau ndemu-inĩ yakwa, na ngatwĩka wa kũgunĩka namo rĩrĩa kwaura. Oro ho, ndĩ na matangi kũrĩa njĩkĩrĩte ngata cia nyũmba, ũrĩa ĩkĩonorithagĩrĩria maaĩ rĩrĩa kwaura, ikonorithĩrĩria thĩ-inĩ wa matangi-inĩ makwa.

Nĩkũhotithagia mũndũ gũkorwo na maĩ okorwo gũtarĩ namo, na kana rĩrĩa gũtaraura, ũgakorwo wĩna maĩ maku ma gũtũmĩra, oho no, nĩũkoragwo na matangi, kũrĩa ũkwanĩrĩria kana kũ ũkũiga maĩ maku, nĩgetha ũhote gũtũmĩra, rĩrĩa ũrabatara na rĩrĩa gũtarĩ na maĩ.

Nĩnyenjete ndemu, ĩrĩa ĩndeithagĩrĩria rĩrĩa kwaura, maĩ macio ma mbura makaingĩra hau, na oroho ngoragwo na matangi, marĩa njigaga maĩ makwa, na rĩrĩa kwara riũa ngahota gũitĩrĩria mĩmera yakwa negatwĩka ya gũkorwo na maciaro mega.

Nĩnjĩkĩraga thumu mbere ya handĩte mĩmera yakwa na oroho ngatigirĩra nĩndekĩra bataraitha rĩrĩa mũmera ũrabatara nĩgetha ũkorwo wĩna hinya na ũhote kũrĩa nĩguo ũkorwo na magetha mega.

Kũhanda mĩtĩ hamwe na irio, nĩgũteithagĩrĩria rĩrĩa kwaura mbura nene, mĩmera yaku ndĩgathi na, na maĩ, na tĩri waku ũgako wa wakũkorwo thĩ-inĩ wa mĩmera yaku hingo ciothe, oho, mĩtĩ nĩheaga mĩmer ayaku kíruru, koguo ona rĩrĩa kwĩna riũa rĩnene, mĩmera yaku ĩgakorwo yakũgitĩrwo kuma kwĩ riũa.

Nĩgũtũ, nĩgũteithagĩrĩria mĩmera yaku ndĩkome, tondũ hĩngo ciothe ũgũkorwo na maĩ, koguo rĩrĩa riũa rĩara, nĩũkũhota gũitĩrĩria mĩmera yaku, na ĩikare na ũgunyu o hingo ciothe.

Kũgarũrĩra gwa mĩmera, nĩgũteithagia tĩri ũkorwo na nutrient iria ingĩenda, tuge ũrahandĩte mbembe, na kĩmera kĩu kĩngĩ ũhande mboco, nĩteithagĩrĩria nutrient iria irarĩ he mbembe mboco ĩgucie, oroho, nĩteithagĩrĩria mũno kũraga tũ tambi tũrĩa tũngĩkorwo tĩri-inĩ.